Ũguni wa kũnyitihania ũrĩmi wa thamaki na mĩmera ũteithagia kwongerera mbeca cia mũrĩmi mũhuko-inĩ wake. Ona ningĩ kweheria ũgwati ũrĩa ũhanĩkaga na kwĩhoka kĩndũ kĩmwe. Wakerĩ, maaĩ marĩa maumaga harĩ ũrĩmi wa thamaki no mahũthĩrwo nĩ mũrĩmi harĩ gwĩtĩrĩria mĩmera ĩrĩa angĩkorwo enayo. Ũrĩmi mũthemba ũyũ nĩũteithagia kũhũthĩra mũgũnda wega, kwonanĩatĩ mũrĩmi noakorwo gĩcigo kĩmwe aigĩte thamaki na gĩcigo kĩu kĩngĩ akorwo no ararĩma irio ciake cia kawaida. Thamaki mũthemba ũmwe nĩũteithagia kũgirĩrĩria mĩmera kũrĩywo nĩ nyamũ nagũ, na gũtũma mũrĩmi ndakahũthĩre ndawa iria angĩkorwo akĩhũthĩra nĩgetha kũingata nyamũ icio nĩgetha itikarĩe, itigathũkangie irio ciake.

ũyũ nĩ waru, waru kaingĩ ũkũraga icigo-inĩ iria ciĩna heho bũrũri-inĩ ta nyandarua, Nyĩrĩ, kana kĩambu. Nĩ mũthemba wa mũmera ũrĩa ũkũragio na kũhuhĩrwo ndawa gũtigĩrĩra atĩ ndunathingitha nĩgetha mũrĩmi agĩe kũgĩa magetha hau thutha-inĩ, nĩ irio ciendendwo mũno mĩciĩ-inĩ itũ, kuona atĩ andũ nĩ marugaga mũkimo kũhũthĩra waru, ona ningĩ gũkaranga irio ciao na waru, na mũcere, ona ningĩ kũrugĩra ciana waru na marenge, waru ndũrĩ goro mũno, na kuonania atĩ, andũ nĩ maũgũraga mũno. Waru nĩ ũrĩmi andũ mendete mũno, ona ningĩ nĩ ũrĩmi wandĩkĩte andũ aingĩ mawĩra, na wĩ gatũ bũrũri-inĩ witũ.